Obuolo en gima joluo ne tiyogo kaka chiemo kendo pod tiyo kode sani bende sani ntiere jopur ma okawo thuolo margi kendo gikawo okang' mar pidho obuolo mondo okonygi e kaka gino endo ma inyalo us e pinje mamoko maoko mar Afrika kae kendo kelonegi yuto maduong' ahinya .Omiyo jopur mapidho obuolo nigi yuto kata nweng'o malach ahinya kaluwore ni gigi gin gik madwarore e pinje maoko machalo kaka Amerika kod pinje mamoko, omiyo en tich maber ahinya kendo en gimaber ahinya nkech kichame bende iyudo gigo eko madwarore e ngimani kaka ng'ama ng'ongo kata kaka nyithindo ma iluongo ni irons.

Tinga yudore e alwora mathoth ahinya ah kuonde ma thothne pur timore, Ah mokwongo inyalo tikode e kunyo bugni ah mar ariyo inyalo ti kode e pur kendo japur tiyo gi thuolo manok ahinya e puro kama lach kata puodho maduong' kaluwore ni gino tiyo kod ah petrol ah ma oloyo kaka dhano manyalo bedo ni puro kod lwete inyalo yudo ni opuro kama lach ah moloyo kama opur kod lweto kata kama opur kod dhok. Bende inyalo ti kod tinga e yorno ero mar ting'o gikmoko ka oketne trela mang'eyeno mondo oting' gikmoko ka otero kuonde kuonde kendo japur nyalo tiyo kod tinga e tero gigene ma ouso kata gigene ma ogolo e puodho e chiro kata onyalo golo gikmoko be e chiro kokelo dala.

Tich mar poto chak en tich mayot ahinya, bang' ka isenyiedho kendo ma iyudo chak maber ahinya. Inyalo kawe ikete e koo bang' kete e koo iyunge ma nyaka ochop ni sebedo ma opoto. Bende inyalo kawo chak maliw ma oya kuom dhiang' seche gogogo to ikawo ndim ma machunga ithinyoe kendo mae bende keto chak poto ma miyo ja pur yudo thuolo mar madho chak man gi mit ahinya kendo en ober ainya moloyo chagno endo ma ma maliw kata cha chiewo moa kuom dhiang' sechego eko. Omiyo en gima ber ahinya kendo en tich mayot, ok odwar gik mang'eny ahinya. Odwaro mana koo gi ndim kende.